Ore taa suda natooko pii, natooko ninye naa ore erishata apa natookie, naa erishata apa nikiata party ashu sherehe naa inakata adamu ajo atooko suda, pii aitumuru, naa ore ena olong nikinyiang'utua idaiki pii naapasha, ore taa amu kira apa enkiti, kundi ashu e group naje nikitumo nikinyiang'u kulie daiki naapasha nikinyia. ore pee ebau erishta nikidipa ainosa kuna daikin, nikintoki taa inakata aitusujaa ena suda amu kinyiang'utua suda nkireeti are, neeku kila oltungani ake ninye neok iltupai aare, nikiok taa ina kata, enikitooko naa erishata enchipai ina, neeku atodua ajo ore suda naa kiok enkata enchipai ashu, nkigira ake aashipa.

ore taa anaa enadoolta nadolita ntokitin naijo mpuka, naa ore kuna puka neun kuna puka, nadoolta sii ajo ketii nkukuni ashu kuna kuti tokitin naatijing'a, aing'ial amu adoolta ajo ore ene wueji netasotokinote nemeekure aasidai oleng. naa ore nanu enaa enatoning'o naa ee kajo kidim ena siai atupuku, tenkaraki naa netu naaji ebukokini olchani oje, netii olchani likitum kuna puka oor, kuna ng'uesin pee mitoki naa aajing',aing'ail neeeku atoning'o naa sidai naa naaji ee rereteni.or too reteni oonyor ena siai naa sidai tenetumi olchani, metaa ore oltungani oun kuna puka, netum naa ilo shani apik, pee mitoki naa kuna tokitin aarasaki aing'ial, neeku nena reteni natoning'o ormarenke sii ajo keng'ial, ena toki kuna puka metaa ninye. mepuo aasidanu.

Ore taa enasiai enkitukuoto onkishu, na kiata siyiok tenkop ang, kintuk ake nkishu amu kiramatisho kira laramatak lonkishu, neeku kake kepaasha nkoitoi nikintukuyie, etii iltung'anak oitumia empompo, na ore empompo nena nawoshi, netii likae tung'ani ogira aitukisho tiatua olale, neeku amu kitashe ake ele tenkutuk olale, nejing olikae alo aituku naa nkishu, neeku amu ho neetae sinye enkae ake napiki enkoriong',neeku oltung'ani ake owoshoki keon nintuku, neeku kibookini naji ake tenitu etum olale sidai otipika, nitokini si aata naa enoitoi, kake medupa oleng enoitoi tenkop ang, medupa oleng tenkop ang. Neeku ina kunda oitoi kulie yiok oshi kintumia empompo, neeku naa nejia ikununo.

Ore taa tene wueji nadolita episha nemesidai oleng amu ore enaa enadolita nanu naa adolita nanu enaa irmashaer kulo naa keeta engues natii ah natenikinote netaa kumok kulo masher oleng eiputa ena ngues nemayiolo ajo kaji enotie kulo masher neaku eh egira naa enoto ena ngues irmashaer torok naa ore naa kulo masher netaa kumok netaa kegira apik enkishui ena ngues batisho tenkaraki ore irmashaer naa kewok orsage naa ore naa ena nawok orsage netemen ena ngues nepik eh batisho ashu epik ninye emoyian torono.

Ore taa empikata olchani napiki inkaitubulu naa aisidai oleng, amu kerari kuna kutiti tokiting doi oshi naanya enaa irkurs, ashu kuna kulie tokiting ake naanya inkaitubulu amitiki ebulu, naa keret naa enasiai olchani amu kisho ingufu, amu ore naa peeku metii moyiaritin, ashu kulie nyamalaritin nagira ainyal airony, na kisho egolon netum atubulu meeta entoki naibokito, netum aipilipila netum dinye naji anoto afya sidai, metaa ninye ore nai pebau naa erishata netaa enkesare ashu naa erishata netaa keji pinosi, na keeta afya ashu egoli.